ore faida endaa nauni nemiri naa indim ainyiang'unyie nkulie daiki nabaana niyieu aa matejo naii enaindim atimira nkuashen ntokitng' naijio olmushele nimiwuun tiang' nilo ainyiang'unyiee nena ropiyiani onkuashen naninye isumie inkera esukuul tenena ropiyiani ebiiashara ino, niasie mbaa kumok indiim naii niremishore wore pindip atimire ntokiting' inonok ninyiang'u naii nkuti tare ninkunaa nai nejia eramatare ino

ekiun impuka, nikintayu mpuka tolchampa aanya mpuka fresh nainguaa olduka eton aa ngejuko, ore sii enkae, ore enkata pookin ninyier mpuku inonon, aarnyanya, aa teninyia sii irnganayio loinguaa sokoni ata ilituuno, ning'asa aituku, peyieee intukuoo ilchafui, ata niyier intokitin naijo mpoosho asima pee ing'as aituku pee itumoki ateyiara. ore pee iyier inkiri naijo keyieu eruoyo penyo lasima pee ingas aitokitokie pee eishunye io ng'usil.

keisidai teni yiolou esimu nigira ainyangu pee, mepuo naa iropiyiani inonok pesho, niyiolou ajo amaa olbetiri keishu enkima asioki lena simu. Amu kelo nikimira ki iltung'anak esimu nemesidai naa inchooyo ake iropiyiani inonok pesho ore too inkuti olong neiteru esimu aaku ekiti naishu enkima, ure eton ijo iyie eisapuk enkima neishunye. Netii isimui nemejing enkima kejing akitikiti, neetae isimui naa tenipik inkuti tokiting anaa inkuti pishai nesioki aiputa neauku piyiolou ajo kebaa memory enaduo simu ino.

Keimaa iltungana nyamalitin kumok ana, kepuo iltungana ibiasharani nelo naaji nees oltungani biashara netu itoboa, nepuo naaji amirr inkishu, nepuo naaji kelo ne tum nepurrorri inkishu te sokoni, naijo kirobi sokoni inoolong eitu emirishoe neaku keimaa iltungana inyamalitin kumok, kake ore enikoni teniboori, aah iyiolou ajo kaa biashara naaji enyorr enkop inyi te nias, tenaa kenoo ndare tenaa keunore nias, tenaa keunore nias ore pias eunore nias enkata niyiolo ajo etii eneshan ana alapa le ongwan olapa le isiet olapa le tomon oare, aa nena olong'i oshi nkatitin isidain te neesi esiai eunore.

etaranya sinkoliotin laji ji esirit ai a ibungare likae aranyani oji Joshua Nkekei netaranya sii sinkoliotin kumok tenebo o Nanana Siampala . na ore ele aranyani netaranya osinkolio oji Enkata Enkai aa nerany sininye osinkolio oji Kaisis Iyie aa ore olaranyani oji Sanino Bless ,olaranyani supat oleng, onyorri tenkop oormaasae , a netoninge si amu kerany isinkoliotin sidan amu isinkoliotin le seremare ole nkisisa e Nkai.

Orpastai ele loitayu bishop ogira amayian inkera kutitik te kanisa mayiolo tenaa ke nkibatisa egira amayianaki, kake intokitin ake nijo nena.

kaikilikwan ajo kaa nyamali nagira aitanyamal ashu kaa shida egira aimaa ,naikilikwan sii ajo kainyioo nayawua ena nyamali .ore paidip atayiolo ena nyamali ajo kainyioo naitanyamala ele shore lai aa naingoru nai nkoitoi naretie. tenaa keropiyiani naji natogolito, ninguraki enikinko tenatum, tenemaata ninye nanu abaiki ,naingoru enaiko ata tanaa ekiwoshoki enkiti mushango ,enkiti dunga aa nikintaiki nai nkuti nopiyiani ,nna nai nyamali naba ana enaata nainining naa patmoki atareto.

kishaakino neponari imbeki tenkaraki aa ketii iltunaganak otii nkwapi nalakwa ,ketii iltnganak otii ewuaso oonkidongi nimi naa ikmok iltunganak ogira aitmia mbenkin tina kop aa nemetumoki naa amu metii mbenkin enkop enye. neku mpaka nilepu iltunganak noo Ngong ayau iropiyiani kumok ajing ingarin. kikumok inkwapi oormaase naji nemetii mbenkin naa keyieu nai naa keetae mbekin metaa ketii sininche nena taonini oormaasae natii atua Nkaulele.

kaakikisha ajo ore emb ore esiaai naasita ,tenaata esiai e biashara ontare neme ina siai ake aibung paa tenelo ake nebatata ina biashara naata enkae toki naishikilia. nairemisho naji tenaa kaata olchamba laitaynyie impuka peyie tenelo ake nebatata esiai oontare naata olchamba . ore enkae kaku karip intokitin oormaasae kulo saen nala amir tosokoni namiraki ilashumba tenepuonu Mara. nala amir namiraki akeyie nkituaak enkop ang neaku ke kagol oshi torishat kumok .

Ore paas esiai, naas esiai aitobiraki, najo anyok asiokisioki peyie aiokoa isaai, paa tenetii esiai te dukuya naa kaidip ake ina kai. Nalo aas pee metii esiai naitumutiki. Ore sii enkai, tanaasita sii esiai namaitoki airorie iltung'ana naaji, neaku ina siai ake aing'orita maitoki naaji apik indamunot aai wueji, ashu ainosie iltung'ana ilomon, ashu naitesheki iltungana te nkoitoi, naihakikisha ajo pee esiai iasita neaku ina siai naake aasita.

ore tipat enchipai amu ore ena tasat naa kegira akiny ilala .ore sii tipat enchipai naa kisidai amu kisho iltunganak metaa ,kitaa ninye iltunganak mesioki amoruau naa keretoki iltunganak niaku isidai oltungani akili. nemesidai oltungani ogoro amu kejing pressure. ore oltungani ogira ake akwenikweni naa keshipayu naa keasa ntokitin enyenak aitobiraki nebikoo doi ninye .

Suda ena naji cocola nanyorr iltunganak atook oleng. ore cocola naa enkampuni apa naiterunye toolarin ake yie taata kumok otulusoitie .naa enkampuni natubulua ore tenakata cocola naa ninnye enyorr iltunganak oleng atook. keoki ena suda enkata nairowua we enkata nairobi enkop. ata si naji oltungani oikonji enkoshoke naa teneok naa kesidanu.